Ee ore oshiake nanu na esimu oshi nanu alakishore temaitaji ainei na ore enkoitoi nalakishoreki na sidai oleng amu metii niny iyie ake oipinu entoki nilak niriwaa tempesa ino nemetii na likae tungani oyiolo entoki anshukunye, entoki nalekunye iyie oyiolo kiakitu

Kasidai aapi oleng teeetae tesimu amu ninche nikicho tijinga atua ormutandao nias esiai ino eti taatoi ltunganak kumok oota mbiasharani enye tormutandao na kisaidia oleng tonona biasharani enye na keasisho amu kesapuk population oltunganak neaku na kajo nanu kesidai aapi tenetae tesimu onkbilritin kumok amu kepaasha pookin kulingana wesiai enye wenkipirta aep naatae tesimu na kesidia nai oleng nipik oltungani anavile niyiolo iyie aitumia tesumu.

Kesapuk taa enkisuma nayieu oltungani tenkiremore olchamba kwanza tenasaa egirai aiteru keyio nai oltungani nengasa aku keitau nkujit tolchamba lenye nitauni nkoben tenetii nebukokini enkare miragie enterit metaa ore ena nadumunye osiwuo lenyenak ana pe tumoki ainoto endaa etaisere netumoki si atimira netum impisai naasie nkulie kasin enaa kulingana ana anatipika olchamba lenye neaku kajo nai keyieu inangeno.